Mbembe haha nĩironeka nĩ hũre, rĩu nĩ hĩndĩ iratherio nĩ mũtumia ũyũ agĩcihuha na gĩtarũrũ nĩgetha ciigwo ciĩ theru, ũndũ ũrĩa mũndũ angĩtuika nĩ akũhũthĩra ona kũrugira gũciruga kana gũtwara gĩthĩinĩ cigathĩo nĩkĩo irahuhwo irutwo miura na irutwo tũmĩcakwe tũrĩa tũtigaraga thĩinĩ, kana gĩko o giothe kĩrĩa kĩagĩrĩirwo kĩngĩkorwo kĩ mbembe-inĩ icio nĩkĩo kĩratũma cihuhwo na gĩtarũrũ.

Kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ kaingĩ kaingĩ, nĩgetha mwĩrĩ waku ũkorwo wĩna bitameni nyingĩ, no nginya ũrĩe indo ta mboga. Ũgatigĩrĩra nĩwarĩa mboga o mũthenya, na tena ũgacoka ũkarĩa matunda. O mũthenya o mũthenya ũgatigĩrĩra nĩwarĩa itunda, na ũkanyua maĩ maingĩ, nĩgetha ũthondeki mwega wa wa thakame na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgatuĩka wa kũgacĩra maita marĩa maingĩ.

Ũrigiti wa thibitarĩ nĩguo mwega ũkĩringithania na wa mũciĩ tondũ thibitarĩ ndagĩtarĩ nĩegũgũthimĩra indo ciothe irĩa ũrabatara gũthimĩrwo athikĩrĩria kũringana na mũrimũ waku kana ũtũmwo ũkahũrwo mbica na nĩ ũkũheyo ndawa irĩa cikũhota gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ waku, no mũciĩ matikoragwo makĩmenya kĩrĩa ũrwarĩte kũrĩa ũrwarĩte mathondekaga o mathondeke. Koguo ũkĩringithania na thibitarĩ, thibitarĩ nĩyo njega gũthiĩ gũthondekerwo.